Ny'umny'um missing ripset ab kechiret kosir ng'ororek, ng'ororek i koome missing suswot nebo ng'weny ,chito netinye imbaret neo konyoru kony'umny'um korib kechirek ,sikobit kotinye chito ng'ororek ii komagat kotinye timdo, ng'ororek ii koboisien sokek chebo minutik cheterterchin chebo timdo, sikomuch kobai chito kobai nego konyolu kotinye tumdo neyotjin newokyin nechu sikwamis agoi kobiyo, nego komoome suswek chebo ny'weny ak moboisien moronge'nik, chito netinye morong'enik kora konyoru kony'umny'um kechirek amun kechirek koboiboenjin missing morong'enik,

Oboe njirenik. Eee. Achame mising njirenik chebo tilapia. Kirabai TILAPIA ako kirabai catfish kora ako kiabobochi TILAPIA mising. Mi barak mising iotet nebo tilapia ako yeinde njirenik beek komichi koiyo akonyilgei eng arawek ang'wan. Njirenik chebo tilapia kora komuchi koam amitwogik chebo kipgaa chekinyoru eng kaa cheu ngwek ak suswek chekitonatony. Eng olibo keam koanyiny mising bendo nebo tilapia kora. Chobe subuk alak chenyikisen akoonyiny mising, akoboibochin bik chechang koole akoome tilapia kosir CATFISH.

Boikab njirenik kobune kewelutik checheng. Kewelutiet netai ko chornotet. Njirenik ko makat kebae olemi bek ak oleemenekitakot ko kounotok ko kikocham mising chorik koboisie boroindo neuni asikobit korutochi akochor samakinik chebo bich. Kikowokyo mising kabatik chechang chebo njirenik kole kikechore njirenik mising ko eng kemboi akokikokochi asenet neo. Kewelutiet nebo oeng ko rerunet nebo omitwogik. Njirenik komache omitwogik eng chongindo akochomei mising omitwogik chebo duket. Kenyor omitwogichu ko chepkondok chechang mising akotemene bik chematinye chepkondok.

Chamgei mising kiprutoiyot. Itakat mising eng Embassy nebo Kuwait. Kiboibochini mising yerutachech bikyok ak bik chebo emotinwek alak asikobit keker oret neimuch ketoretkei eng boisionik. Kiibe kakwautik mising kerikyi aketiam ketii chemung'arainik asikobit kosuldae boisionikwa amu kingen kele chang kewelutik chebune. Kiibe kakwautik kora keker kele kiprutoinik chebunu emetnyo ak emotinwek alak konyoru tokset nenyolunot akoboibochin rutoitong'wa eng emoni ngot kowek amabitu chi nekatyam kotach.

Eng betusiek chekikosirto kokikebaorian mising tesetab chepkondok eng logoiwek. Boisiet neuni koibu yautik chetesetai cheikochin silingit kobut amu kowo ng'ony mung'aret. Boisiet neuni kora koimuch koib ng'alek cheu boisetab chepkondok chebo bandabtai keyae boisionik chemanyolu ako eng let kiwekchingei mwananchi nebo ng'ony asikobit kosuldae magutik chemokotin. Nyolu koker kandoinatet nebo emet kole kekimit mising ng'alekab bandabtai asimatestai kowo barak oliet nebo tuguk eng siro ako sikochang'a tuguk chekimondoi koba sang akosich kokimit silingit.

Sipitalitab Jaramogi Oginga Odinga teaching and refferal hospotal ko eng iman kikechob kokararanit mising. Kikonam serikali koti sipitalini ak chepkondok chechang asikomuch kosuldae tekset, olisiet nebo mashinishek akomuch kosir kanyoik eng chong'indo akoal kerichek. Eng nguno kokiketech olikinyoe mianwek chekikoim kimugulmet mising ako eng nguno komonyolu komanda chito kwo sang nebo emet Kinyoe mianwek cheuen cheu Cancer ak mianwek alak cheterterchin chekikotestai koim sobet nebo kimugulmet.

Manyumnyum mising kinam baetab injirenik. Boisioni kotinye kewelutik chechang mising. Asikomuch konam kobai jito njirek konyulu kotinye bek chesirtoi. Bechu kimasi boba keringet nikiboe samakinik asikobit konyor bek chesabee. Ngotkomotinye chito bek cherotei koimuch kocheng chito olebirunee bek. Birunetabek komi barak mising oliet akonyolu kotinye chito chepkondok chechang mising. Yekakoru lainda nebo bek konyolu kotinye chito chepkondok che imuch kopale keringet ako yekakopal keringet konyolu koal takalkalit. Tuguchu tugul koome chepkondok amanyumnyum eng chito netou.

Eng betusiek chekikosirto kokionyoru boroindo ayai boisietab emet. Boisietab emet ko bo komonut mising ako eng betunoto ko kianyoru boroindo ayoiso eng tumdo. Tumdo ko ikorta nebo komonut mising eng bororiet ako yetinye chito eng kokwet tumdo konyolu kiwangdagei akeba ipketoretkei boisionik aketoretkei keam sabwet. Kianyoru boroindo nebo ayoiso akabai bik ako kiabaibaitu mising. Boisiet ake nekoonyoru eng betusiek chekikosirto ko nebo kepal orat ako kikituiyekei kokwet komugul akebal oret nekikakoimech.

Kikotoret mising kobotik ng'atutik chekikonde kipagenge nepo olietap njirenik kopotik mising. Kikiker kele bo komonut kobit kibakenge neteleljin olietab njirenik amu kikakoit njirenik koek omitwogik chebo komonut eng emet. Kibagenge ini ko kikotoret konde beit nebo ng'ony ne makoikisir oliet nebo njirenik ako ye chang njirenik kikoib kakwautik chebo kocheng'chi siret eng sang. Siroshek chebo sang komi barak mising oliet akotoreti kobotik koalda njirenikwa eng oliet nekararan mising.

Kigoik koimutyet neo missing kocherunet neo nebo njirenik en korenyu, kikocham biik chebkondok missing kot koit komach konem njirenik tugul en beek ,yekinemu njirenik konyolu keger kele kokimeto njirenik chetogomeng'ech ako nyolu kituch kora tutugin cheechen, ni ko amun mogotin mayaik chemagat kegenye arek chebo njirenik ako yemomi njirenik cheechen ii komomi olegenyorjin mayaichutok, nyolu keger beek chekinemunen njirenik en betusiek alak ii asikeger kele moinem biik cheyoe boisioni njirenik kochang'a missing.

En iman ii koikas komyee kinayai boisiet nebo sergali en betut netai, boisioni ko ki biret ab kura, kiabaibaitu missing asich anyor boroindo nebo alewen kondoikyuk, ng'enyor chito boroindo nebo kolewen kondoik i ko yemasta ng'alek en kandoinatet i komorire chito ndara amun ing'en kole kandoik chemi ng'echeret i ko inendet nekikwoe, bo komonut missing boisioni amun toreti koger kole kokinde biik chenyolu boisionik ak ketyem keker keke biik chemobo pandab tai kokokisto missing en kandonatet.

Benkitab KCB kotinye kastomaek eng emet komugul. Kabileshek tugul koyae boisiet ak KCB ako mami kapilet ake tugul nemoitchin bankitap KCB. ENg nguno ko bik chechang cheboisie benki kotinye besenwogik. Kikouit mising sobet nebo nguno kokochi bik koyach komwechi besenwogik asikomuch kosorune tuguk chejile eng sobet. Ni ko kabarunet kole yachei bankitab KCB kapiloshek tugul chemi kenya ako amami kapilet ake tugul netos iwalgei akole makiyache eng bankitab KCB.

Kikotoret mising kimukulmet kibagenge nebo olietab njirenik. Kikotoret kokweri boisionik chebo kobotik chebo njirenik amu kimukulmet ngomakikweri koimuch koyai tuguk kiptubotoi. Kikotoret kibagenge kolewen betusiek cheimuch keba akenem njirenik eng bek ako machamdaat kenem njirenik betusiek tugul. Nyolu kekweri boisioni eng oret neuni amu yekinem njirenik eng chong'indo kokochin koib boroindo neoo mising kotomo kekes. Ni ko amu kanemunet neo nebo njirenik kotile iotet nebo njirenik akokochi kotebi mising kotomo koii akoekitu ngot koyam kekes.

Chang mising ortinwek cheimuch keboisie ketare kacherunet neo nebo njirenik eng koretnyu. Oret netai kemuchi kelechi bik kocheng boisionik alak akotiem kotoi mung'areshek alak amatkoker kerebet agenge. KIt neoo nekonu kacherunet neoo nebo njirenik ko omu kere boisionik tugul mung'aret agenge ngot koit kokochi chito konem njirenik eng oret nemonyolu. Yetyam bik kotoi mung'areshek alak anan kochut kurupishek cheimuch kotoret konyorchigei chepkondok cheichiktoe boisionikwaa komuchi kokochi boroindo nebo korib koekitu njirenik asikokes.

En iman ko kikotoret missing kimnotete nebo sobet baet ab njirenik, en kokwenyun agere biik chekikotestai missing kosipkei ak baet ab njirenik, bichu missing ko biik chekitinye chebkondok ii sikotech ainosyek chebo njirenik kochang'a, yekaketech ainosyek ii akinde njirenik ii komache kora omitwogik en chong'indo, ako chii agetugul neimuche konyor amitwogi chu ko gese logoek cheechen en gaa, kikotoret missing kobarait mung'aret ab bichu ak kotestai kora koger kole koyotogis mung'araisiek alak cheterterchin, yekisir chito agenge boisiet i kowendi chichotet ak kobakosir biik alak boisiet ak ktestai kounoton.

Njiriot neochome mising ko Tilapia. Woiyee anyiny TILAPIA. Kit nekiachame TILAPIA ko anyiny mising keam akoimuch ketachei toek ako ngialde chito kora eng siro kong'use olik chechang. Kotomo aam TILAPIA ko kiooldoi korok. Kiotinye njirenik konyil oeng akimitei chebo TILAPIA akimitei chekibo CATFISH. Kibwa bik mising eng chongindo akoal TILAPIA ako kiasich aboibochi akine ngotkoit ale ayo akachamcham. Tinyei TILAPIA bendo nenyikis akotoldol akomatia kowek. TILAPIA kochobei supuk cheonyiny akonyikisen mising akochiktoi kimnyet kabisa.

kit agenge neimuchi kokochi olyetab njirenik kobut en ndonyo ko bendo nebo artet, chome missing bendo nebo ng'ororyet i ako ndowendi sikobut olyet nebo bendo nebo ng'ororyet i ko agoi kometo biik njiryot ak koal ng'ororyet, bendo nebo ng'ororyet ko anyiny missing ako en betusiek chechang komony'oru biik amun many'umny'um kobit, ako yekobit komi barak olyet, yagobit kora banyek chebo ng'echirek ii kogojin olyet njirenik kowo ny'weny ii amun ng'omonyoru chito njirenik ii komuche koal bendo nebo ng'echiriet.

Kotomo ijeru Njirenik chechang komi tuguk chenyolu kesub. Netai konyolu itinye chito bik chekimen cheimuch kong'us njirenik eng bek. Njirenik konyigisen mising ako ngomenyoru bik cheyame ko akoi kokoromit boisiet. Kit age konyolu iker ile itinye netit neo netinye konyik cheimuch komanda njirenik tugul chemengech. Yekijeru njirenik konyolu keker kele komong njirenik cheechen ichegei akonget chemengech asikotestai koekitu akobarai iotet. Yeinemu njirenik konyolu iker ile mi oletilil akokaitit oleimuch inde injirenichu akebarkan konyor koristo.

Bik cheboe njirenik kotinye kewelutik chechang chebune. Kewelutiet netai ko chepkondok chechang chekiyoche chebo ketil lesenit nebo mung'aret. Bik cheteljin siret kotebe chepkondok chechang mising akokochin chemung'arainik chechang komech komwee siro. Kikokochi kora kotes oliet nebo injirenik koitchi kokochi olik kocheng omitwogik alak cheterchin. Baetab injirenik kikonyor birutiet kora kobun njirenik chebunu sang. bik chetinye kamuket neo komuchi koal njirenik chebunu sang chemi ng'uny oliet ako yeit siro ko maimuchi injirenik chemitei kobelkei ak chun eng siro.

Eng koretnyu komi baetab njirenik nekikosich bandabtai ako kikokon mising walet eng kokwet. Baet nebo injirenichu ko kitoret omu kiituiyokei bik chechang akochob kurupit nekikiumi chepkondok asikobit kesuldae boisionik tugul. Eng iman ko mwaat kole yeituiyokei bik ko mami boisiet nemesuldoi. Kiagerchigei iman amu kingotuiyokei bichu ko kikopai njirenik eng kenyisiek oeng kityo lakini kikobarai mising mung'aretng'wa akikotes kopalat keringonik alak akoyapta injirenik. Kikotestai bichu kosir biik chechang boisionik ako icheket chekikobai kokwet nguno.

omitwogik chebo duketi ko bo komonut missing rutunet nebo arek, omitwogik chekigenam keboisien missing ko chick mash ak grams omitwogikchu kotinye kimnotet neo missing i ako kigeng'a kokochi omitwogik chu kony'umny'umit keam, omitwogichu komuche kogoji agek koegitun en betusiek cheng'ering missing ako egitu arek koakwoen missing, omitwigichu ko kiginde chumbik ak tuguk cheterterjin cheigojin kowek kogimegitun ak kogoji kotegogis banyek en oret neny'umnyum, arwk kora konyolu konyor beek chekoginde vitamin asikobit kokochi kimnatet nebo borto ak kosich kokirinda mianwogik cheterterjin.

kiit netai negigere yon kileweni olekiboen njirenik ii, ko koititiet ak lolong'wet, njirenik ii komoche missing olelalang ii asikobit koegitun en oret neny'umny'um, njirenik ii ko ngotuyo ak koititiet ii komuche kotar arawek sisit kootai kotoma keges, njirenik chekonyor lolongyet ii ko ngonyor omitwogik ii ko kobegu arawek somogu ko kagoyam keges, bo komonut kora keger kele mogindoi keringet nebo njirenik olechorgoganat, kering'et nebo njirenik ii komache mbaret nekiru asikobit koistoe tukuk cheu maranet.

Mianwogik chepo obokora ko mianwagik che name njirenik missing'. Miani kou tung'wek eng' piik. Njirenik che kakomiansa kotinye tuguk che u tung'wek ak tuguk che chang' che mang'u kopun serunek. Ye imiandos njirenik kenyoru kopitos maatinwek ak kotai ko churgei pertet nepo parak. Njirenik che u chu koparu kole kikonam kaititiet ako kinyoru missing' kotepune parak nepo peek asikopit ko lu asista. Miani kemuch kekirinda ngot kende njirenik ole lalang' ak keker kele kakiistae kaititiet missing'.

Eng emetab Kenya kochang mising sukulishek chebo barak cheineti akobo kanyoisetab kiagik. Eng sukulisiek chemi barak ko netai ko Egerton University. Egerton University komi barak mising eng ng'alekab kabatishiet ak kiagik ako kikoib kakwautik chebo barak misingkoker kole kekimit ng'alekab somanet nebo kayoisoshekab kiagik. Sukulit nerubei ko University nebo Nairobi. University nebo Nairobi komi barak mising eng kobotishet mising ko baetab kiagik. Nitok amune sikikoib kakwautik chebo barak kokimit ng'alekab kanyoisishek akoker kole kanyor bik kanetet nebo barak mising.

Ribiikab kalyet chebo National Police Service kotinye boisiet neo mising eng emet nebo koker kole mi kalyet kebeberwek tugul chebo emet. Ribiikab kalyet komagat koger kole kasir ribiik chebo kalyet agoyokto koba kimaswek chematinye ribiikanan ko kumaswek chematinye kalyet asikopit kowech kalyet. National Police Service kora kotinye boisiet nebokoker tugul keruokyi ak koipchi kakwautik ribiik chebo kalyet chebistoe boisingwa ak kotakchi koyai tuguk alak che manyalu. Boisiet nebo National Police Service koger kora kole kanyor ripset ribiik chebo kalyet amakinyasta eng oret age tugul.

Kikoboisien missing muswong'notet jumia, kosuldaen boisionikyik, muswong'notoni ko kikoger kooljigen biik tuguk chemokyingen koboisien simoit, tuguk tugul chekioldoi kindoi soet i ak kendoi koboto olyet, yemach chito koal kii agetugul ii kowendi soet ii kobagocheng' kiit nemokyingen, akoker olyet neimuchi, kikotoret kora muswong'notet koger kole kokiibji biik tuguk chemokyingen agoi olemenye, imuch keboisien moshinisiek chebo GBRS kenai olemenye chito, negeibjin tuguk ako imuch kotorjigee biik cheibe tuguk ii nemotebe chii agetugul.

Eng kila kapchii kechobe chaik mutai. Chaik kokibunji komonut mising eng kila kapchii amu mwaat kele toreti kong'any kabwatutikab chito karon.

Laitoriat neo nebo emet kekure William Samoei Arap Ruto. Kim mising chichi eng emet ako ine nenomu boisionik tugul chebo emet. Kikobun chichi koloo mising. Kingoming'in ko kinyalili mising akokiyae boisiet nebo kiyaka tuga. Kitun kotar sugul akotoi mungaret nebo ingogaik akonam boisietab polotet. Kikosulda ng'alekyik chebo polotet ako kingete boisiet nebo kot neking'ate ng'atutik kolany akoi ipkoek laitoriat neoo nebo emet. Naat mising chichi ko chemung'araiyat nekorom mising ako tinyei mung'areshek cheterterchin eng emotinwek chechang.

Eng Kenya, korik chenootin eng konoretab chepkondok ko bankishek. Kikoib bankishek kokwoutik koker kole katech korik chekimen chemaimuch koba chorik eng oret ne nyum, mnyum akoip chepkondok.

Kikoib kakwautik chebo barak mising chemung'arainik chemi taonishek cheechen koker kole kakirinda ng'emishet neibu koristo. Koristo kotinye kimnatet neo mising ako ngomakirib koimuch kokon asenet neo mising. Yeibukkei koristo ko ngot kotomo kechebchigei koimuch kolipto tuguk aipkotebchi olemaimuchi kotakenyor. Kikoib kakwautik chemung'arainik kotech tuguk chemengech chebo karanok cheimuch kekonore tuguk cheterterchin akemetoi kong'ik cheimuch komandae koristo asimakeleny. Bik cheoldoi ngoroik ko kikonam koboisie tuguk chenyikisen cheu koik kotebtoe ngoroik asimaimuch kola koristo.

Nairobi konaat mising akobo tuguk chechang. Netai ko Nairobi ko taonit neo mising eng emet. Nairobi olemiteiofisishek chechang chebo serikali ako boisionik chechang chebo emet kekwerie Nairobi. Naat Nairobi amu teksoshek cheechen chetinyei. Kiketech korik chechang chekoen eng Nairobi akong'usei konda mising. Tesetai kora mung'aret neo eng Nairobi. Eng kila kenyit kondoi Nairobi eng kaumset nebo aisirushek

Oyoni mising ng'alek chemwoe kole bik chechang kobendi kolonye tulwet amu ng'alek chekose eng otindonik. Eng kokwet neobunu ko kiagas otindiot nemwae kole eng kenyisiek chebo keny ko kimenyei bik kenyishek chechang akoi ibkoosikitu mising. Kingokakoosikitu bichu ko kiimuch kong'etyo ak sobet akoker kole iimi mising bik chesaptos. Kicham kotuitos boisiek akonam korat banda akoba akoi tulwet nemi koita neo. Tulwoni kotinye keringet neo akoiyanat kole kikowirchigei boisiek chechang chebo keny. Kikonam bik chechang eng kokwetnyu kotoi koba akoi tulwet olemi koyat ipkoker tuguk chekitestai eng atindiot negose.

Angen amitwogik che chang' chepo kutuswek che terterchin. Emet ap Kenya ko tinye kutuswek che chang' ako kila kutit ko tinye amitwogikwak. Kutit ap Kalenjin ko mata tinye amitwogik che kinae missing'. Kichame missing' amitwogik cheu chapati, ngands amitwogichu ko nekit ko pa pik tugul. Kutit nepo kokoek ko chame missing' amitwogik chepo mokimo ak piasik. Kikocham missing' kutit ap kokoek piasik ak mokimo ak koteschin tuguchu missing' amitwogikwak. Kutit ap lem ko chame missing' amitwogik che tinye kimyet. Kikenam kiyanya kimiet ak lemindet amu chame missing' pik ap lem kimiet. Pik che punu olina pa Mombasa ...

Eng kenya kochang korik chekikojulchigei kabarastaet nebo logoiwek. Kot neindoi mising ko Citizen. KIkoib kakwautik chebo barak kot nebo Citizen koker kole kebarasta logoiwek eng oret nenyumnyum akoker kole itchin logoiwek tugul chebo komonut chi age tugul nemi olda age tugul eng emet eng oret nenyumnyum. Nerubei Citizen komitei NTV. Kikoilkei mising NTV ako mi barak logoiwek cheibarostoi eng emet. Mitei korik alake chechang cheterterchin cheu KBC, KTN ak alak.

Eng emetab Kenya, chamait neoo nebo bolotet ko UDA.Kisich kobelis UDA eng lewenishet nekisirtoi ak kotestai kochob serikalit. UDA kotinye kasubik chechang mising chesire million taman. Chamaini kondojin laitoriat nebo emet notok ko William Samoei arap Ruto. Chamait nerubei ko ODM . ODM ko chamait nebo keny mising eng polotet

Chepkondok chepo kipsomaninik chepo University ko pa kamanut missing nyalu keker kele kanyor kipsomaninik chepkondochu eng' petushek che makatin. Eng' ng'atutik i ko kikesirto kole makat kopwa chepkondok chepo kipsomani8nik eng' wikit ne tai anan ko nepo aeng'. Kosupgei ak kewelutik che chang' chemi emet i, ko kikepistae missing' ng'atutiani ako kikon ng'uset ap ke missing' eng kandoinatet ak lagok chepo sukul. Kipsomaninik che chang' ko poishe chepkondochu koyaktae pesendo nepo somanet ako ye katepisa eng' paraindo ne oo ko tilili somanet.

Profesa Wangari Mathai ko chi nekibo komonut mising eng emetab kenya. Kiindochin Wangari Mathai boisionik chebo kolset nebo ketik. Kisich kokimit bik chechang mising Wangari Mathai kotokosobei

Parunetab kipsomaninik chekugraeteni ko kokotestai mising eng emetab KENYA. Oindok kingocheng'ei serikali bik chekisire boisiet nebo konetishiet ko kikisir mising bik chekitakotare sukul. ENg nguno komi kanetik chesire elebu bokol oeng chekikesir eng boisiet nebo konet juniour secondary. Kikokimit mising ng'alekab somanet ak barunet amu eng keny ko kiimuch kotar chito sukul anyokotebi kenyisiek chesire mut kotom konyor boisiet. Kokotoret boisioni koker kole yetar chito sukul ko mabirtogei mising. Kende chito sukul koibe chepkondok mising ako yetare chito sukul ko makat komi boisiet neimuchi komung'e chito yatukul kocheng'e oleoktoe sobet

Kapkirwoget ne oo missing' ko tinye poishonik che terterchin. Ye wa chito kapkirwok nepo court of appeal, ako ma paipai ak tilet ne kakikochi komuchi kowa kapkirwok ne oo missing ne notok ko supreme court. Kapkirwok ini ko tinye poishet nepo kokas siroshek che punu lewenishet, missing' ko lewenishet nepo laiktoriat. Ye ker chito kole kakichore kutraishek anan ko ma kikweri lewenishet nepo laiktoriat eng' oret ne nyumnyum ko imuch kowa chito akoi kapkirwok ne oo missing ak ip kotelenda poishet ne tese tai. Kapkirwok ini kora kotinye poishet nepo kochop ng'atutik ak koler kole kakipcheita kirwogik komye.

En betusiek chekikosirto ko kikobelis missing' kobotik chemi kokwenyun, kobelisioni ko kibun kotuyetabgee, kingonam biik kochob kurubisiek akoyum chebkondok chetokyingen bandab tai ko kikotestai missing' kurubisiechu amun tesetai konyoru toretet kobun sergali ak biik cheterterjin, king'otestai konam ny'weny boisiet ab kurubit ii kotestai kogimit kobotindet agetugul en olenyin ak kiyaktagei kesutuk agoi koriik ab biik, kikotestai kora kobeljigen boisionik biik chechang' amun kiesetai kowendi barak ng'alek ab kobotisiet ii kony'olu kesir biik boisionik.

Dedan Kimathi ko sukulit nemi barak mising eng Nyeri. Omuchi abobochi mising kosomane lagokyu yundo. Ni ko amu sukulini ko tekat mising akotinye konetik chemi barak. Somanet netesetai eng Dedan Kimathi komi barak mising ako kinam namba lo eng sukulishek chemi barak eng emet komugul. Dedan Kimathi komi barak mising ng'alekab tililindo ako kararan mising oleruitos kipsomaninik. Kiketech korik chechang chebo oliet nemi ng'ony ako imuch konyorchigei kipsomaninik korik eng oret nenyumnyum mising. Oret kora nekibune kebendi Dedan Kimathi konyumnyum akotekat mising.